Kore taa eneiko emurua ang' eneiko pee erip inguesi e ongata, naa keidim naaji aitengaki kuna ng'wesi olale lenje, nepuoi aikaraa naaji naa keitumiai naaji anaa ositima. Pee etumokini aibooyo kuna ng'wesi pee meitoki apuonu enetii iltung'ana. Pee mepuonu naaji ayau inkasarani naaji naidim aikuna meinyakiti aar ade kuna ng'wesi. Kore sii ene aare, keidim naaji aitalama iltung'ana wuitin naamanya kuna ng'wesi nerishieki pee meitoki areu masaa enje atua iwuitin naati kuna ng'wesi. Kore ene uni, keidimi naai atooliki esidano naau naaji kuna ng'wesi tenepuoi aarip anaa tenkitaanyanyukoto, keidim aayau ilashumba too nkwapi e boo neijo naji kore kulo aashumba eyau iropiani enkop aang'. Epuo taa naaji aitengen kulo tungana esidano e kuna ng'wesi naa kepuo naaji aarip kuna ng'wesi

Ore taa inkoitoi e kawaida temurua naingua naa etae ena teknology naewuo ena rishata itumiyai oshi tata iltingai aremie ilchabai ore pidip naji oltungani aimie oltinga amu ketae oltinga lonchembe nitooki aosh aro naa inakataa najii etumoki ashomo atipika endaa enye enkop etupuya puya etae si faterliza nauniki oshi tata kuna daiki naa petumoki naa endaa atupuku epir petumokin naa atoponai empiron enkuluponi duo enkuluponi ore si aitoki enkae ore piteru endaa apuku kiteru naaji olairemoni nitobir ilkek lenyena petumoki atangadie naaji endaa enye batisho nayau naaji imoyiaritin naduo naponu arr ena daa netumoki naaji atoshoo najii ilkek aikunaki neijia ,etae ilkek lenkijape, etae ilokurto keoshi naaji lelo kek pooki tenkitanyanyukoto.

ekesipa taa keeta iltunganak kumok enyamali einyiototo aapuo enkwatata e tedekenya, naa ore naaji nanu enaretie ,kang'as aliki dupoto naata ena kwatata e tedekenya, amu keng'as aaku nabo ikiret metalaai osesen lenye. kaliliki ele tung'ani pee meiterunye ake akwet iwueji dorop, ometamoo osesen .amu kelo ake osesen ometamoo. ore sii naai ebaye e musho. ore pee eiteru meeta haja pee ngas alo taata neitoki apal, amu ore osesen naa oloshi ake. ore ake pee intamok naa kelotu ake ometamok Ina toki.